Mũndũ nĩ aroraga mbei ya kĩndũ rĩrĩa aratua matua ma ũgũri. Tondũ rĩmwe no ũkorwo wina bata wa kĩndũ, no mũhuko waku ũkorwo na mbeca nini, kuringana na ũrĩa kũndũ kĩu kĩrauma. Kogwo ona ũkienda kũgũra kĩndũ kĩu nĩ ũkũremwo nĩ kũgũra nĩ ũndũ wa ũhuthũ wa mũhuko waku.